Toretii bikab kokwet ngamun ingeges i, ak kualdaa chito ngonyoru rabisiek cheimuche ko yaaen boishonik alak. Amitwogiik kora en bikab kokwet, ngomomii beek kotoretii biik en ngalek ab amitwogiik ak ngalekab kobaibiik en kokwet, nerube notok nebo somok I ko iyogwoi imbareet singindee bandek ole kikokindee chuton chu kobitos bandek komie ak akwait imbaret ak keges beek kochangaa